Boishoni ko boishietab minetab ingwek en beetit, boishoni yon inetii chito ilenyini kocheng keswek chekoron korong, yeityoo anyun kocheng ng'ung'unyek konde kibabok choton chekimine ingwek. Yekokonde kobabook chotok, ko kot komomii ropta kobis ing'wek choton. Kobiis ng'ung'unyek korong, wikit agenge. Yekatar kobisi ngungunyek ingunon, konaam any kondee keswek ngungunyek oriit yotet ako bangan en kibabok choton missing. Yeityoo anyun konde komoswek chotok chemomuche konyoor kaimet agetugul sikuch koruut komie. Noton amune igere koruut ingweechu kokororonikitun, komaiim kiy. Inetii chito anyone, ileinii koyaa kounitok, sikomuch konyoor rurutiik chekororon en imbarenyin

En yu kegere akobo mashinit, newton nekiboishien kengoen anan keboren bandek en imbaar. Mashinit nii, komashinit newo kot missing, nekotoret bik chechang, biik chetinye imbaronik Chechen ,chemomuche biik kobuut. Mashinit nii, kora ko kiyoen tuguuk oeng saparit agenge, buten bandek inendet, yeityoo anyun bandek checkout konde komostoo notok nekingoen. Yekakengaa bandechu komong any ko bandek, chotok chekindo ngwony kemaa sikoron kealdaa kenyorune rabinik choton chekiboishien en kasisiek alak .Boishoni ko Bo komonut kot missing, noton nekiboishien biik che echen, chetinye bandek chechang, sanasana, komi emet ab chumbek, momi emoniinyon bo Kenya, amun mi ngwony.

Boisioni mii yu ko boisiet nebo kamanut mising kigere keboe ngokaik chotok chemii eng gaa anan komii eng korikyok ngokaik ko kiit anan tuguk chebo maan mising cheyoche kotindoi chitugul bokamanut boisioni amu kigere kele ngokiet kotoretech eng boisiet cheterterchin nginam kobo bokamanut chechang ngokiet kiit netai koptoretech eng maaik chotok chenyalwech eng borwek chok maaichutok kora kemuchi keboisie kiyum akekoch kosyep ngokiet kotesak ngokaik alak cheketinye eng mbaronik chok kararan kora ngokiet amu sait ake mara yo kakobekyin kabisa koimuchi ialde ngokiet anan ko ngokaik cheitinye ionee tabut koek kimasta ake nekemakyinikei notok ko neikere ngokaik chekakibai kotililekitu ngebai kochanga koistoi tabusiek chematagu ako kora ongeborchi kei anyun keai boisioni bo baetab ngokaik eng korikchok amu bo maana kot mising

Kigere akobo baetab ingokaik en komositok ni, kigere komi ingokaik mutu cheomisie en komosto agenge Bo komonut, boishoni bo baetab ingokaik en korikyook amun ingogaik kotoretech en tuguuk chechang Nia. Ingemwa akobo ingokaik kokonech icheket mainik koron, ingemwa akobo maik, ko maik kotoretech en borwekchok sikokiimit borwekchok. Anan keistoenge mionwogiik cheimuch kochuutyei echeket. Mainik chu kora ko mainik chekimuche kiyuum, ak kikochi ingokyeet kosheeb. Yekasheb ingokyeet anyun maichi, ko maik choton cheyoe kotesaak nambaisiek ab ingokaik cheketinyee en korikyook. Kora ko ingokaik yon kachanga kot missing, anai yon mii tabuu nekabiit am ketinye ingokenik chechang, kimchi kealdeen am kewoneen tabu nekabiit nekiten nekamakimuchu keistoengee noton Notok amune igere biik chechang kotyeme kobai ingokaik chechang amun kinai kole mana anan kororonindo nebo baetab ingokaik en echek.

En yu kegere akoboo tuguuk chebo mana, chebo komonut en ireyu, notok ko nyanyik. Kigere akobo kirindila, kigere logoek en ireyu. Kigere maberek kora. Kigere akobo karots. Kigere akoboo mokobek, kigere ing'wek chemi yuh, kigere kora kitung'uuik, kigere kora mananas. Kigere kora akobo karot chemi yu. Kigere kora akobo minjii, notok koin chekiboishien en korik chekikimin en imbaroonikchook. Kigere kora akobo biskiit

Kamiletab biik chekikere en ireyu, ko kamilet noton neboiboi kot missing icheket, kigere bichu kororitos koboiboi amun, kamuch icheket konyoor toretetkobuun kompunit notok nekikureb food and fit for all .Bo bike tugul, kigere kora kele bichu komile book, kororisoo icheget koboiboi i,Amin konyoor tuguk che teeter. Ingemwaa kotugukuchu koterter ko Karot ak nyanyik. Ak ingwek, ak kitunguuik chekokinde komosto avenge. Boiboi icheket kot missing amun tuguchu, kotomo kogere kot missing, koboiboi amun konyoor sikoteret icheget en borwekchwak. Kotoret, icheget chemokyingei tuguk chekiran komach icheget konyor. Noton amune igere boiboi icheket kot missing.

En yu kegere akobo kwondoo noton nemii kokanaam ungaa. Nekikureen Raha, kwonyii ko kwondoo age nekikere nemi yu, ko kwondo nebaibai kot missing, kwondo nebirir uchumindet. Kanaam kwonyii unga en eunyiin, ak alak chemi komostoo age, kobo kompunit agenge. En yuh, koboruech kwonyii akobo ungaini, komoche kenai kele mii unga ini nekebore Raha, nekoit keboishien, kimuche kekwanyen. Unga nitok nii, ko unga nekaran kot missing, notok nengekwoonyee, ikose ile keam imiet Iman, mo imyeet kityok kobaten kimyet notok koraa ko kimyet neanyin kot missing. Netindoi anyinyindo ak bionet newoonotok amune igere kiboruek akobo Raha ini, kelenchech ibakial unga initok amun koron kosiir unga alak chekikeboishien en abakora. Obakial anyun unga nekibore Raha, sikobiit kenyooru amisiet nekaran kot missing.

Boishoni, koboishiet noton neboo minetab ing'wek en korikyok. Ichere chichi, chito akobo minetab ing'wek en korikyok ilenyini kocheng anyun, tuguuk cheimuche kondee ngungunyek koron. En komosto avenge, ak konde ng'ung'unyek choton chekororon komostoo agenge chemokitwoitwoi chi. Ak anyun ko nget chito nekenetii, ilenyii kobiis kondee beek ana koriruch ngungunyek. Ak kochengany ing'wek ,ketermesat ing'wek en komoswek alak, konyokonnde ngungunyekchoton.ye kakondee ngungunyek any ingwek konaam kogool any ing'wechoton en ngungunyek. Ak konogoo beek kityook, abokora sanasana, ko betusiek chemomii roptaa. Kanagaani no beek kotoretii, ing'wek koruut komie, toretii kora konyoor afyaa nekararan komonyoor mionwogik. Ak kobwa ingwek choton chekororom chekiome anan kealdat kora saitage, inyoru kelchiin kitten o.

Inoni ko chobetab amitwogiik chotet chekokimiksen kiyomoo, benyeek, chapati ingwek i,ak biasinik. Choboni bo banyeek KO chobet neyooche, kesegen korong banyeek, komengeekitun. Anan kechob kityok konyoot saisit ak shepit, nekoron korong. Yeityoo anyone kindee beek banyeek orit, ak kechemusan koruryoo. Komakikarangaan, yemoruryoo anyone koto komi berk, kineem kelol ak kinder mwaita. Kekarangan any ter, yekakekarangan banyeek koruryoo konam mwaita komie kinem ak kengarangan any kora biasinik.en sofuriet neter kora, yekakekarangan biasinik ak korururyoo kinem kora kobaa tabaan. Chobetab chapati kora koter chobenyin. Kimildo chekochobok chapati kinem ak kiyoomo anyun tugul koboto ingwek chekokichob kindee sanit agenge. Yeityo any yekochobok tuguchu tugul, imuchi iamisie, ko amenyiin ko amitwogiik choton cheonyiny kot missing.

Boishoni, ko boishiet neochome kot missing amun, ingemwa akobo boishoni bo beletab banyeek, koboishiet nekaran notok nechome biik chechang. Boishoni ko boishiet nekotoret, koyuum bik kipagenge, konyoor bik Kalyet en emenyoon. Amun yon kibele benyeek koteseta, nga'lalet kotese tai naetab gei en biik. Nitok konegere biik chemitugul kibagenge, kotesetai emenywan. Angen ale kouni, kegeregei ak kebele banyeek komutu kora biik kibagenge, yoe biik konai amune sikosobtosi en ngwony. Noe biik kole amune sikomii chi agetugul. Notok amune igere sanasana komosto Nebo masaek kochome booishoni bo banyeek, beletanb banyeek amun kinai kole, ingebeel banyeek biik, kibagenge kochomdos icheket kot missing.

Kit nenyone metinyun en yuh koboo, nyone akobo chobetab amitwogiik, noton neogere en yuh. Agere amitwogiik, cheterter. Komi banyek, kokinamen banyeek koron, chekakitil. Karasta kityok, aketil keliek. Akechob anyun chobet age, neindiker akinye kokecham kot missing. Choboni bo banyeek ko kaanyinyit en yuh. Yeityoo anyun keba komostoo Nebo chobetab viasinik chekakitilati, komengekitun ak kokoekituun. Kibeleen mwaita kityook inegen ak mokitesyiin kit agetugul. Yeityo anyun any kobotwech boishoni, tokuu boishoni kole Antony kot missing chobetab amitwogiik. Amun kigere en yuh kokichib amitwogiik chekikose akechek takiam kot missing koron. Oko togu kole onyiny.

En yu kobwotwon akobo maranet nekabit eng emet ne kikere en yu kele, kanyi beek kot mising komositok kora, notok nekait kot koter beek anan nekit koyamak kotuch beek gorikab piik, kabar beek tukukab piik rurutikab piik en imbarenichwak, kanget beek kora konam koon piik eng komoswechuton amun ikere ile mami oletakoburen piik, notok kora kibwotyini kele mara mi chii akenge anan kwoeng nekatito peek anan kabar beechuto, mara rani ko maranet ne samis kot mising amun kikere kele, kaseretyo lagok chemi reu, manyoru icheket ole menye, kakobur icheket eng taban kityo koshangandos anan kanyas tukuk che kabit en ireu, noto amune kekere kele maranet ko kiit ne samis kot mising, nekabar beechu ot kora ko kiit ne uu emenyon, kabar tukuk che chang koboto tuga anan kiagik tugul che kitinye en imbarenikyok.